Duoko mane owuok e kinde mane ji nowe tiyo kod punda maodonjo e tiyo kod mkokoteni, ma en gimolos gi lwet dhano, kendo en gima nolos e yo ma onyalo ting'o godo gik moko mang'eny. Tiyudo ni punda en mana, punda en mana jamni ma wapidho dala kacha. Seche moko eo en gi, okonyal ting'o gik mang'eny kaka ng'ato nyalo dwaro. Koro duoko manoduogo en ni, ji nomor saidi nikech ma nokelo yot. Ma nokelo yot e kind, e yor, e yor ting'o gik moko. Kiyudo gik moko machal kod kuoyo, gik moko machal kod ei gik mok yot ting'o seche moko e tok dhano, kata e tok e tok jamni, bedo mayot ting'o gi mkokoteni nikech mkokoteni nigi thuolo malach. Kendo en gi tiende ma keto wuoth bedo mayot. Bende mkokoteni ok en jamni ma seche moko biro ol kendo biro tamore tich. Nikech en en en gima olos gi lwet dhano kendo ol okdonje kata matin.

Ah Jama, en nang'o jama na, Buana ilalna. Ilalna oseguaro buana nyaka nwarom. Mmh. Idhi nade buana. Eih to ngimani chalo nade? Buana an iselal na makoro akya kata nia wach nang'o. Ndalo odhuro buana ka in ok inen bana ok iyudri. Wamanyi buana, wasemanyi buana. Kata nyocha ne wan gi budho moro, waparo ni inyalo chope buana, to ok waneni kata. Mmmh. Jodala ni nitie nade? Eeh nyocha awinjo ni buana nugo dalau moro kanyo buana. Nyocha awinjo ni buana nimedo ne jogo pesa moro kanyo buana jogo sani nigi dala. Aah ber buana. To ngima ni chalo nade? Eeeh. Wanbe wantie dala ka waneno anena. Eeh wang'iyo kaka gweng' dhi. Ing'eyo ni dala bende nyaka waduoge. Lakini aneno ka in maber buana. Ndalo gi odhuro lakini aneno ka Ruoth oriti. An bende antie Ba.

Kido kod tim ting're koa kuom tieng' ka tieng' mar oganda e gwengewa e yore mang'eny. Namba achiel ibro yudo ka seche magodhiambo kata gotieno, jaduong' broluongo nyikweyene. Bang' koseluongo nyikwayogo toketogi piny tonyisogi ni ndalo machon wan nwatimo kamae kamae kamae, kendo jonyuolwa ne timonwa kamae kamae kamae. Omiyo kata un e ndalou masanigi onego bed ni uluwo yore machal kod magi kod mae kod mae. Kopogore gi sigana mane igone nyithindo, ibrofwenyo ni wende bende nipuonjo nyithindwa eh, gin wende miwero tieng' ka tieng' matiende ni gin wende mawuok e tieng'ni kadhi e tieng' machielo. Koro mae bende kelo yot mondo omi tim kod kata kido kod tim oting're kawuok e tieng'ni kabiro e tieng'cha.

Oganda luo neno ni kitgi gi timbe gi en gima duong' saidi mok onego olal. Omiyo gineno ni mano, e kit gi go, onego bed ni irito, nikech ka kit gi olal to piny mar oganda mar luo bende bro lal. Omiyo joluo neno ni kitgi gi timbe gi nigi nengo saidi e alwora margi. Nyithind gi ka dongo, onego bed ni gineno kata gipuonjo gi yore mane ipuonjo gi ndalo machon. Kata ka ok gitim gi, to gibed kod gi ging'eyo. Mae biro miyo oganda mar luo medo dongo kendo medo chung' kaka achiel kuom ogendni e pinywa mar Kenya kae. To ka po ni kitgi gi timbegi gi biro lal, ma giwe puonjo nyithindgi, tibiro fwenyo ni nyithindo biro beto to gibobedo kata ni gikya dhog gi. Kendo ok gibi chalo joluo kata bed ni rembgi to biro nyiso ni gin joluo.